Aneno miyo maobiro kar thieth kata eod yath mar thieth. Miyoni omiye aruaka maber kod jalony kata mana laktar. Aneno ka itimone pim kendo aneno ka laktar kawo pim mare, nyalo bedo pim kaka remo gwecho e dende machielo kuom pim minyalo tim kae, gi ng'eyo liet mar del mare, kata mana neno ni en gi kilo machalo nade. Aneno bende ka miyo ma obiro yudo thiethni kata jatuo kaachiel gi laktar oruako gima geng'o kute manyalo wuok e dhoge kata mana eume mondo owuogi kuom ng'ama chielo. Aneno bende kagibet oko mar aluora kendo kuma yamo kudhe maber. Magi gin thieth ma iyudo kendo saa asaya ma ng'ato dhi thieth to mae e gima ikuongo itimo mondo laktar ong'eni chal mari chalo nadi kaluwore gi kaka iwinjo kendo bang' mae to miyoni nyalo nyiso laktar shida kata mana chandruok ma osebedo godo kata mana dang ni ma en go edel. Magi gin pim ma indiko kendo biro konyo laktar ng'eyo thieth ma miyoni kata mana jatuo yudo ekit kata sama oyudo godo thieth. Kendo aneno kanyo bende kanitiere kata mana kom ma

Tich mar puonjo en achiel kuom tije mosebedo gi ming'a e piny mangima. Jopuonj gin jogo moyudo tiegruok e kuonde mag tiegruok kendo opuonjgi e rang'iny mamalo ng'eyo kaka ginyalo tiego nyithindo manie sikunde. Tich mar puonjo en tich moyaune joma chuo kod mon kendo gipuonjo e okenge mopogore opogore, ka nyathi bedo matin samodonje sikul e igni adek kata mana ang'uen kendo nyakochop, mochop nyaka skunde mag tiegruok. Tich mar puonjo en tich mar sirkal manie piny mangima chulo kendo ndiko jopuonje tich kendo chulogi. Jopuonje bende nyalo puonje sikul mag piny owacho kata mag piny giwegi. Jopuonj nigi muhimu kata japuonj nigi nyadhi maduong' e piny mangima, nikech kokalo kuom luetgi to rowere yudo tiegruok e wii puonj magiyudo e sikul manyalo konyogi mondo gitim tije ma ginbe ginyalo dwaro ka gisebedo jomadongo. Jopuonj tiego nyithindo e subject kata mana rang'iny mag somo mopogore opogore kendo puonjgi kendo konyo nyithindo sama gidhie tiegruok mondo gitii tije mopogore opogore. Sama gipuonjo, ka gisepuonjo, to kendo gichiwo penj mondo ging'eni nyathi ochopo e akang' machalo nade manyalo konye mondo odhie akang' machielo mondo omed tiegore maber e gino ma osomo.